Eewuo aibelekenya naa ena siai nanapieki intokitin irpundai tenkaraki ore te dukuya enapieki irpundai ololan aaya iwoitin naalakuaro. Kake kore kuna olong'i, enoto iltung'anak ees ntokitin naas ena siai te asiokisioki nelelek enaa impikipikini arashu ing'arin. Ilo ake oltung'ani ore enabau enkesare nii ni nikesu ntokitin ino nok nipik empikipiki nesioyo neitabaya ewoi duo niyaita arashu tenelo niloito sokoni, nipik ntokitin inonok eng'ari arashu empikipik nitasioyo naa. Naa nena naa ntokitin nayetuo aibelekeny isirkon.

Ore ena naa olng'anayioi lojo, lojii olkirindila arashu passion fruit tenkutuk olashumba. Naa ore ele ng'anayioi eng'eno nanare niata naa bora ake iata ina peku enye arashu seedling pe ilo aun, nenare sii niyiolou enkata peeiyolou ajo ewo ele ng'anayoi anaa eitu. Niyolou enkata nanare nipik ilkeek loar indudui.

Ore ena naa olmuogo, ore oshi olmuogo nabo iyeu niun, naa ilo aitayu nena keek enyena ashu stem nilo ang'urung'ur, nintobir enkulukuoni ino ashu enterit, ore pee indip aitobira, nibukoki engare nilotu aunoki nena keek enyena, ning'ua metubulu teena aitayu imbenek. Ore pee ing'ua nintoki aisho erishata naado matejo ilapaitin tomon ashu olari akeyie, nilo aitayu naa endaa enye ina naji olmuogo.

Ore eneikuni tenetumi enaa, naa ore enedukuya eji ena daa broccoli ore oshi broccoli eata empeku enye, naa ilo oltung'ani areten olchamba lino, niun ena toki najo broccoli, ninjo metubulu, nipik ilkeek owuo aar barafu arashu aar ilkurruk oowuonu ainyal ena kaitubului. Ning'ua metubulu oleng mpaka neitai nena maua enyena nilotu naa aitayu ena toki eshumata naijoyie emauai naa ninye ewoi anya anaa endaa e broccoli.

Ore tenewueji naa olduka ele arashu sokoni namirieki indaikin napaasha naaji cereals tenkutuk o ilashumba. Ore naa cereals nadolita teinewueji, etii impoosho napaasha, etii olmaragua oji sura mbaya etii Amin, etii sii imwain napaasha o impoosho, netii sii teena ormushele, nemiritai injugu, netii sii indaiki napaasha. Netii sii kuldo tung'ana waare oitashito tende wueji. Naa ore Kuna daiki pooki napaasha eata pooki bei enye namirieki, amu kepaasha naa impukunot enye pooki.

Ore naa teneweji nadolita iltung'ana oishopote aishop pusi nenyanyuk. Nebaki ore kulo tung'ana naa epoito aiteng'en iltung'ana tidialo aulo. Nadolita enapita intokitin naijo ke tablets arashu intokitin ee electronics naa kore ninche ishopito nkilani kuna kilanik nanyorii naa idim atutuu ajo ketii esiai olosho naasita arashu ebaki nepoito aiteng'en iltung'ana eisai naipirta census arashu enkae tokii akeyie nalo aimakii ibaa ee technology.

Ore naa REITs te nkilulunkata naake eji te nkutuk oo lashumba Real Estate Investment Trust naa kore dupoto enye naa ilo atum oltung'ani isentei te sapuko amu kore piilo apik isentei inonok indim ainoto enkaji arashu eng'ari arashu pookitoki akeyie naa indim ashomo atimira arashu nintoki ainyang'u enkae. Naake elo sii tena aisaidia peebulu economy olosho, nelo sii tena aisaidia aitobir nkajijik sidan arashu ninyang'u oltung'ani ng'ariin sidain nemeeta madahara yeyote tiatua ormanyara lang'.

Ore ena naa enkerai nagira adalare enkare chafu tembata enkoitoi arashu tewuei nebore oltakataka. Ore neena kerai etiu anaa etooko inaare nelaapik olkiti chupa loata neaku kore enaare meesidai eidim ashomo ayau imoyaritin naapaasha naakeidim ninye aatarr oltung'ani amu meesidai inaare eata imoyaritin torrok oleng'.

Enetipat ena baye tiatua enkishui enkerai ashu entito amu, kore kuna kera e sukuul, nebaiki netubulutua metaa ewuoita aadol nooshi olong'i enye olapa, naa kadolita etii iltung'ana oshorita kuna kera kuna tokitin naapuo aishop naajo oshi ilashumba sanitary towels, pee epuo aishop pee mewuo ainyal aate inkilani nabo ebaya nena olong'i ilo aapa, ashu epuo aatum sininche convidence ashu mincho epuo aakuru nabo eiteru aapuo adol nena olong'i nabo edol ingolong'i olapa arashu mincho ewuo aing'waa sukuul nabo ewuo nu aabau nena olong'i amu etii inkera naalayu oshi neleku tiang', neaku eishori pee etum aishop pee etum sii ninche aetu sukuul aisomata anaa inkulie kera pookin.

Alo naa tung'ani tenkoitoi esimu arashu aigeroki olkilikwai, naa kalo ake ajoki inji nchoo elo ang'iri amu ore oshi intokitin naing'waa inkwapin naado arashu inkwapin e ong'ata, naa keata sininye incheriani enye naawo aasuj pee etilaki ayautu kuna tokitin. Nemelelek sii nena roruat naawuoi aya, keidim aawa enkata naado. Kake naitoki sii aliki , mincho eatau wasiwasi amu ewoitaiasipu nena tokitin amu ewoita alang'u abau ele osho neaku ore ake pee ebau naake alo ake aoshoki esimu arashu aipotoki olola lenye nabo elo nebau.